Ore naa enaa entoki najii samosa naa ore eninko tenintobir samosa naa ingas aikanta enkurumwa anaa enoshi ake ninkanta teniyer inchapateni, ore piindip ingas aiperiper, aitupurupuran nena mukateni, naa nidung' aitaba anaa enoshi ninko tenintaba emantasini naa triangular in shape, ore piindip nidumu enaduo indeng'u inonok niteyera naa duo aitoktokie nipik atua ina, ninteleki atua inaa mukate ninkata naa ina kurumwa, ore piinteleki ninunuk aitobiraki, naaku ore piindip nipik atua eilata nagira aitokitok, naa ore piindip ore peeku nintayu naa, nipik olbakuli peemeropiju ninchooyo meinosi.

Oore naa eena siai naa kaidim atejo, oltung'ani naa eele loramatita enkang' eenye, aa oore kuna naa iflowers, arashu aajo naa imaua, naa ninye egira ninye adung aitoris pookin niaku aajo eramatare eena sidai eena, arashuu naa etii aake olchamba, aitau naa kuuna tapuka nemeyieuni. Kuuna torok naa ooshi nainyial olchamba. Aajo naa esiai sidai easita egira aramat imaua enyenak, aitoris, peyie ebulu eeta naaa ninche shape sidai.

Ore naa kuna mali naa eyioloi enaa flowers ashu anaa maua, naa ore imaua naa intokitin sidain oleng',nairembesha enkang' nitisidan, naa tenilo aun tengank' ino naa keeku sidai oleng' nia attrack iltunganak naa kaidim sii najo esiai sidai ena. Neeku kanyorr flowers, nanyorr inaado, nanyorr isikitok neeku kenare ake nepiki enkare nitubuluni aitobiraki, nepiki ilkeek peyie melo naa inkuukunik aanya, nebulu ninje eyata biotisho sidai amu kitiship naa kuna maua ingonyek, neeku ajo esiai naa sidai ena oleng' nanare ake neas pooki tungani tenkang' enye.

Ore ebae naloito dukuya tenewueji, naa adolita naa olchamba loltung'ani. Etii ilanterera, lorpaek lotii enkop netti irkutitik paek loidipa naa ninche atubulu. Neeku ajo naa, esiai enkiremore naloito dukuya, egira oltung'ani apik lanterera lenyanak enkop, peyie ebulu, nidim atekesu, naa nenya naa irng'anayio naa ashu ajo naa nanu endaa naidip ena ng'anayioi aitayu. Neeku ore ake pebulu, nelo amir ,netum iropiyiani, neesie imbaa enyanak, ashua naa elo ninye anya kulo paek, tenebo ormarei lenye, ashua elo aya orkisiagi, nidong'i, neeku enkurma.

Oore naa eena naa kaidim naajo matumbo kuuna, naa en'daa sidai oleng matumbo, amuu keitauni too nkishu, arashu tonkinejik, naa oore matumbo naa eyioloi enaa imonyit, tormaasae naa en'daa sidai oleng, naata biotisho, neishamu esidai oleng, na oore eneikoni teneitobiri, naa ipik aake kitunguu enkima, nincho eoku, ninkaraanka, nipik irnyanya, nipik naa hoho onkulie spices aake niata, nibukoki naa inaduoo matumbo inonok, naajo sinanu nitang'asa aitokitokie, duo tenkima neishu enkare, nibukoki nincho naa mekuto penyo toldakikani kutik, nidotu, niworiki iltung'anak, aajo na nanu tenebo orgali, arashu ormushele, arashu aa inchapatini.

Eee ore embaye naloyo dukuya teneweji netii naa laiyerak laijo le keki ashu naa ilaiyersk ashu naa keilioo naa ajo etii lobo lenye logira aitoduaki lkule eneikoni teneasi ena baye. Neaku naa etii laiyarak ene loishopote naa enaa enanare neishopo ninche, egira pookin aing'or oltungani obo logira naa aitodolu eneikoni teneasi ena baye, etii indakin ashu bnaa ajo nanu spices naijo loo indimu naijo dania eitelekino shumata emesa, eitelekino ilbakulini, neaku eilio naa ajo esiai e iyarata naloto dukuya teneweji.

Ore naa eniinko tenintobirr enaa, naa ajo sii nanu ingas aitobir inchapatini, adumu enkurumwa engano naa ninkanta, naa niyeer inchapatini to rokio lino, kore piindip nintokitokie imposho nekutu oleng, nidung'dung' inkitunguu, nipik enkima, nincho ekuu, ore piindip nibukoki ilnyanya ohoho, onkule naake spices pooki nieta, ore piindip nibukoki enkim nena poshoo, abukoki atua lelo ilnyenya loogira aaku, ninkoroga piipii, nipik shumbi, nipiki roiko tenaa inyott, ore piindip, ninteleki naa dania shumata, nipik sii ninye pilipili to ltungani lonyorr, naa ore piindip, nipik saani ninchooyo naa meinosi.

Ore naa embaye nalotu indamunot ainei tenadol enaa naa esiai enkiremore, naa ore esiai enkiremore najo sii nanu esiai sidai oleng, esiai naret ltunganak te losho, neret sii olosho te pooki. Naa ore enaaji naa eyioloi naa enaa Kenya Seed Company, naa ore naa enaaji naa kemir lanterera louni peiye etumi endaa, neaku etumi lanterera pookin loo mpukunot pookin loo ntapuka pookin looyeuni tiatua enaaji e Kenya seed company, neaku ajo enkaji naa ena naretisho oleng te siai naa enkiremore.

Ore na enasiai najo na nanu kesapuk oleng tenkopang nibelekenye amu mekute na apa eatae esiai onkaik eyawua technology esiai omashinini neaku ajo na sinanu kesidai esiai e technology amu etareto ltunganak meiremo lchambai sapukin na nitau endaa sapuk nashomo aitoki olosho nitu niche elau endaa nietumi si laremok ropiyani kumok amu ore peaku keetae imashinini neetae irkiek naijo lo fertiliser, neaku na kisapuk enkiremore na sapuk endaa naitauni tolchmbai.

Ore naa enasiai, naa ajo sinanu esiai naitoti inkishu, neeku elio naa oltung'ani, lopikita inkujit atua emashini nadung'dung, neeku ore ina mashini, naa esiai nadii ake pooki e technology, amu epikita naa ilo tung'ani nena kujit atua ina mashini, peyie edung'dung, netum endaa onkishu naa adake. Neeku, kajo naa sinanu, esiai sidai ena naa naret oleng, ilaramatak lonkishu, ontare, onkulie ng'uesin ake eang'.

Ore naa enasiai, naa kaidim najo, esiai oltinka ele, naa ore oltinka, naa kidong'ieki enkurma, irpaek, nitayuni enkurma. Neeku ajo si nanu, enetipat enabae oleng, amu keretu iltung'anak, ore peeku idong'o oltung'ani enkurma intayio tolchamba irpaek linonok, nilo naa aya orkisiagi midong'i, nitum enkurma ino. Neeku enetipat oleng enabae amu kitoti iltung'anak pookin.

Elio na ltunganak lakajo na sinanu ltunganak la kelio ajo kei serious oleng tombaa naasita ibungita inkalamini ombuki nitelekino mbukui naigero Kenya tea development agency neakubore naaa peyie adol kuna nadamau esiai eunore emajani naisho yiok shai tonkwapi e highlands naijo kericho ,bomet, olenkuoni, tekundaalo enaruku neaku kajo esiai na sidai easitakuloo payiani lotii ene amu ereretina taake ashu egira aimaki imbaa naipirta majanini eshai nayaki olosho lekenya ropiyani nisho si ltunganak majani naok teshai.

Ore naa peyie adol ena, ore entoki nalotu indamunot, naa esiai neyieng'ishoi ayieng' inkishu ashua intare, peyie etumi inkirik naanyai, ashua namiri, te butchery, peyie isho iltung'anak iropiyiani. Neeku ajo naaa sinanu etaramataki ena kiteng' ometubulu, neeku naa esaa naa sai namiri, peyie ishoru ropiyiani, nishoru nkirik naanya. Neeku kaitadamu enkinosare onkiri tenkumoyu oleng, naa ore nkirik, naa kishamu esidai nisho iltung'anak biotisho sidai osesen. Neeku mipukoo aikata iyata nkishu niidim ateyiang'a, naa nitum inkirik ashu endaa niinya.

Ore naa tene, naa ajo sinanu, adolita iltung'anak lotii jikoni, elio naa ajo jikoni etii amu, elio irgaasi, elio inkikompeni, nelio iltung'anak loyierisho naa te jikoni. Neeku ajo, ore eninko peyie iyiolou oltung'ani esiai e jikoni, esiai eyiarata enaa shai, naa inteng'en naa oltung'ani eniko tenitumia enkima, eniko teneyierisho, eniko ajo kakwa naa tokiting eyieuni eton eitu ilo ayierisho, tenaa keshai iyieu kule, iyieu sukari, iyieu majani, naa kanyioo si interaki. Nitoki aku, niliki ajo ore piyier endaa, naa kitunkuu interunye, nipik eilata, ore peku, nintoki apik kunda kulie spices pookin. Neeku ajo naa sinanu, kenare ake neyiolo pooki tung'ani, eyiarare.

Ore na eninko tenintobir kule na kengas aaku ilo alepu kule tenkiteng ashu a tenkamia ashu a tenkine na ore piindip niyau atua aji nijia apik emoti ore pindio atijia ninteleki enkima niboloki enkima nincho na itokitok iripito pemeibukori ore peidip nitokitok nidotu nipik ewueji sidai peyie iropiju nipuopuo aok ashu ilo amir ashu ilo aitobirie kule naoto neaku kajo nanu esiai ena na kerertisho kule oleng.

Orebenbae nalotu ndamunot ainei tanadol ena na esiai na najoenkata naatae enkiti toki naijo family gathering ashu a meetings neaku kajo na sinanu embae sidai ena naitutum ltunganak neshipakino irmareita tenebo nepuo anya endaa tenebo neaku ajo na nanu kaitadamu olrng nkolongi nikitaa tenebo ormarei lai kiata endaa tenebo nikinya lomon nikipuo na asipakino enkata nikitum tenebo neaku na esiaia sidai ena amu keyau osotua tiatua irmareita neyau na entoki naji bonding nilo ai bond tenebo ormarei lino na embae nanarikino neas poki tungani.

Aidim na nanu najo elukungu ena nateyiaraki na sidain na nkirik elukungu oleng amu ajo na sinanu eeta biotisho osesen nishamu aitobiraki nenyor nkonyek nenyor enkut neaku ajo na sinanu embae sidai ena kanyor nanu elukungu oleng amu eeta orngusil sidai nishamu aitobiraki nisho osesen biotisho neaku na ajo na nanu esiai sidai ena na kanyor elukungu nayiolo ateyiara nae enjoy esiai elukungu aiteru eramatare ambaka enkinosare

Ore embae niyieu pias enasiai na kengasa aaku iyeu olchamba liunishore amu mebaki na niunisho miata ewueji nipikita landerea linonok ore peaku iyata ina niyolou na ajo ama kebaa olchamba lino kidim nerem ltunganak tonkaik ashu aa naa ingoru imashinini naas esiai nintoki aaku iyata ropiyani ninyangunyie rkiek ninyangunyie landerera loyieu naa kuna tapuka pebulu ore kulie kiek na keret oleng ntapuka pemenya nkukunik, na pemenya enkolong nisho ninch metubulu aitobiraki netum endaa tesapuko neaku ajo nane esiai sidai ena nanare nikiyolou pookin.

Ore na enasiai na esiai enkiremore na kaidim najo keisapuk enasiai oleng temurua aang amu lairemok naa ashu ajo laramatak iltunganak kumok netii enkarebtesapuko netii enterit sidai neakuesiai na oltinga ake ingoruni nirem ilchambai neunisho ltunganak neyau na ninche irkiek loitobir ntapuka enye ore ake kenya pebau enkata nakesuni ningoruni mashinini ashu a nepuoi aitau netum endaa na endaa tesapuko arashu na epuo amir netum iropiyani neaku ajo na nanu esiai sidai ena naret emurua ang' oleng'.

Ore ele na kaidim atejo olturoto ele na ore olturoto kaidim najo ore tenkop aang amu medupa enchan neaku ore lturot na keokunye ltunganak nkariak ore peokunye ltunganak nkariak nepuoi aiboil nonaariak neoki ashu itaasieki nkulie baen, neaku ajo na nanu ore sanisana ore lturot na loshumieki nkariak naasishoreki ebaki neitukishoreki neoki neyierishoreki kake idipaki aitobira amu idol na ajo boo etii idim dii nitoki nkishe ebaki ake ninyototo oltungani netur olturoto na ore peesha nejing enkare neshum na enkare ore inaare nitumiai aitook nkishu ashu aa imaali enyenak teneata ninye mali kumok na.

Ore na ena kenarikino angas niata olchamba nelo amu milaunisho miata emukunda niata si enkare naitosha iyolo ake enilo aitaunye enkare tenelo na neaku nkwapi nemesha itii neaku kenare nikidupa enkare, ore ai toki kenare ake niata ropiyani amu idol na ajo kesapuk eleshamba neaku eyieu niata ropiyani nipikie ltunganak ashu imashinini naas esiai tenewueji neaku esiai sidae ake ena nanare nikiterena ltunganak kumok aas amu kishoru ropiyani nishoru mali na kishoru endaa nanyae tolosho.

Ore na embae naloito dukuya tenewueji na kajo si nanu enkiremore naloito dukuya elio ntasati natii emukunda nibungita nchembei negira na airemisho embae sida ena amu kelo aitoti irmareita lenye nisho ninche endaa na nisho ninche mali na nisho ninche iropiyani paa tanaa ke school fees epuo alak tanaa kangulie tokitim, tanaa kenchetare neaku keidim ataas neaku ajo embae sidai ena naloito dukuya tene idolta ajo esiai etii ltunganak na esiai sidai neaku enkiremore naloito dukuya tenewueji.